Chang tienik en kokwetnyun chetieni tienwogik cheterteren ak ngandan nin amwaa somok kityok, netaa ko Kipchamba , Kipchamba ko tienindet neoo missing nenaat kong'eten keny en tienwogik chebo kipsigis, kikotien inendet tienwogik chechang kot missing ako bo konetisiet ak cherset tienwogik kyik. Kikochamak tienwogik kyik kong'eten kenyisiek chekachang'a ak ngandan kikosirto inendet ih kotochomotin kora tienwogik kyik. Tienindet ake kora nochome en kokwetnyun ih ko nekikuren Chelele, Chelele ko kikotien tienwogik chechang akinee ako kinaak kot missing inendet, chomotin tienwogik kyik kong'eten kutinyon nebo kipsigis ih akoi kutusuek alak kora kokose tienwogik chuton chebo Chelele achome kora niton. Ake kora en tienik chochome ko nekikuren Kotestes, tindoo konetutik chechang tienwogik kyik ako kikonaak missing. Tindoo kosubiik chechang kora ak ngandan kikosirto inendet ih ko kikonyokonomji eun kinomji eun weritnyin noton nekekuren Kotestes nebo oeng.

Woo sait neibe asinyorchigee kartasitab siket anan ko nebo meet en emoni nyon amun en niton ih ko chang tuguk chekisibi ak chekimokyingee choton ko cheu yan imokyinigee kartasit nebo siket nebo lakwet konyolu itindoi baruet nebo sipitali neboru kole kikisiche lakwaniton en sipitalit ngiro kora koyoche itindoi kipandok chebo sigik twan, kamet ak kwanda nebo lakwanoton ako yan metinye tuguk chuton kora koyoche isib tetutik yeyoton ih iwendii korap kirwokindet asikosirun baruet akinde sein ne noton iibe kwo ofisisiek choton che chobe kartasisiek chuton bo siket. Kora en kartasitab meet ih imokyinigee kipandet ab chito nekakosirto, baruet nekakechomwok obokonor bortonyin ih ak fomit nekakinyit netindoo tuguk chuton tugul ak elekosirtoen chichoton ko niton any amunee sikoibe sait neoo missing kenyorchigee kartasitab meet ak nebo siket.